Ore ena naa emukunda tenebo ewoi ashu e paddock napiki sinkir, egira nche kulo parakuo aitobir ashu egira apikaki kulo sinkir lenye ndaikin tiatua enkare, neaku egira ninche aramat sinkir lenye.

Ore eleparakuoni negira ninye aing'oling'ol arashu aing'uraa isinkirr lenyenak. Ore ena bae na kanyorr nanu, kanyorr nanu ena bae amu ore osinkirri na kesidai ninye amu eyieri ninye tiang' arashu eyieri anaa mpuka neyai si osokoni na kesidai osokoni lenye amu keeta impisai sidan.

Ore kuna na nkera e merino ,ore kuna kera e merino negira ninche anya arashu adaa ,egira ninche anya nkujit tempeut ore enasiai egira ninye aitobirari tenkop aang ashu tenurua aang oleng amu eramatita irparakuo kuna kera e merino ore esidano e kuna kera e merino elepi ninche, neyiengi nenyae nkirik nigil sii aku ore lonito lenye na keyae osokoni amir

ore kuna na mashinini, imashinini kuna nairemisho. ore kuna naa mashinini nairemieki enkop, arashu naaturieki enkop teniyieu niudisho. aud inkek neku itumiae inche aturie ing'umot too lchampai ashu te wueji niyieu niunie. neku itelelek ninche esiai.

Ore kuna na irparakuo tenebo oltunganak lenkiremore ore ena naa emashini ena, emashini ena nai nadungieki ashu nakesieki nadungieki nkujit metaa kunyinyik.

ore kulo naa ashu kulo parakuo netii ninche enaiposha. etii ninche emashua egirae aitau isinkir. etii pae ele parakuoi oibunga osinkiri sapuk oleng neeku, elio ninye enchipai amu imbung'a osinkiri apuk too nkulie katukul

Ore ena naa enkadi e bima pima ore enakadi na iregister ashu inyangu arashu ilak ninye pekisiadia tonkolongi nemelakwa torishat olarin ake oikash neaku ina esidano enakadi.